Wa mbere ũndũ ũrĩa nginyanĩirie ta mũrĩmi nginya haha nginyĩte, nĩ hotete kũgũra mũgũnda ũrĩa, ũrĩa ngoretwo ndĩna mahiũ makwa, harĩa hotete gwaka ngaiga mahiũ makwa ciana ciakwa cikona handũ hagũikara. Wa kere nĩ hotete gũthomithia ciana ciakwa ona irĩa irathoma nginya thaici, ngahota gũkorwo nĩmĩte, ngarĩma waru na mbembe, ngaciendia, na wona ndaciendia mbeca icio ngacĩbu. Ngahota gũthomithia ciana, ngahota kwĩrera niĩ mwene, ngeiga maica mega tondũ ũrĩmi nĩ wa bata. Ngahota kũigithia nginya ngahota gwakĩra aciari akwa handũ hega na ngamakinyithia handũ harĩa matakinyire. Nĩ hotete gũthomithia ciana, ngahota kũgũra mũgũnda, ngahota kwĩigithia na ngaiga wĩra, ngaiga wĩra, na ngona umithio wa ũrĩmi wakwa nginya hau ũguo nginyĩte na ngaigua ndĩ mũkenu mũno nĩ ũndũ wa ũrĩmi ũrĩa ũndwarithĩtie.

Thĩiniĩ wa ũtungata wa mabũrũri ma na nja ya Kenya, marĩa andũ mathiaga gwetha mawĩra, airĩtu mũno mũno nĩ mathiaga magakora, nĩ ũgũkora mawĩra ma ũnathi, nĩ ũgũkora mawĩra ma kwandĩkwo obici, nĩ ũgũkora mawĩra ma kwandĩkwo ma nyũmba, ma gũthiĩ kũhũrĩra andũ nguo, nĩ ũgũkora andũ ũgĩthiĩ, na nĩ ũgũkora mawĩra ma gũthiĩ gũcinĩrĩra, nĩ ugũkora mawĩra ma gũthiĩ kwandĩkwo nyũmba-inĩ cia andũ ũrorage andũ akũrũ, na nĩ gũkoragwo na mawĩra ma gũthiĩ ũkahũrira andũ nguo magakũrĩha. Nĩ makoragwo na mawĩra ma guthiĩ gũtwarithia ngari ici nene mabũrũri-inĩ ma na nja na ũgakorwo na mawĩra ma gũthiĩ kwendia nginya nguo, nĩ ũgũthiĩ kuona ũboco. No mũno mũno mawĩra marĩa no ũthomere ũnathi uthiĩ ũgakore mawĩra macio na nja. Mawĩra ma ũndagĩtarĩ nĩ ũkũmakora, mawĩra ma kũruga, ũgathomera mawĩra ma kũruga nĩ ũkũmakora nginya kũu. Na ma ũnathi mothe nĩ ũkũmakora mabũrũri ma nanja.